Tekinoronjĩ ĩteithĩtie wĩra inĩ wa mbeca bengi inĩ na atĩ , mũndũ no ahote kũrũta mbeca ciake kũma account-inĩ yake ya bengi arĩ kũndũ gũogũothe ategũbatara gũthiĩ bengi, na mũndũ no ahote gwĩkĩra mbeca account-inĩ yake ategũbatara gũthiĩ bengi. Tekinoronjĩ ĩgacoka ĩgatheithhia wĩra-inĩ wa mbeca, na atĩ mũndũ no ahote gũtũmĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ mbeca ategũbatara gũtũma mbeca ciĩ baribari, ũguo gũkagitĩra na gũgateithia kũnyihanyihia maũndũ ma ũkora wa mbeca nĩ ũndũ wa kũnyihia mbeca irĩa andũ marakũa ciĩ baribari.

Atauri makoragwo na wĩra mũnene ũhunjia-inĩ. Tondũ nĩo mateithagĩrĩria arĩa mataranyita rũthiomi rũrĩa rũratũmĩka nĩ mũhunjia kũnyita kiugo o nao. Na njĩra njega kana na mwonererio mwega nĩ rĩrĩa mũhunjia aratũmĩra rũthiomi rwa Gĩthũngũ kana Gĩthweri kũndũ kurĩ na acũcũ na aguuka aitũ arĩa mataranyita rũthiomi rũu. Mũtaũri ataũraga kuma ruga ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ. No ataũre kuma Gĩthũngũ nginya Gĩkũyũ kana Gĩkũyũ nginya Gĩthũngũ gũteithĩrĩria arĩa mataranyita Gĩkũyũ kana gũteithĩrĩria arĩa mataranyita Gĩthũngũ gũtaũrwo nĩ kiugo onao matigatigwo na thutha. Ataũri no macokaga gũteithĩrĩria mũhunjia ũrĩa ũngĩkorwo atĩ ndarahota kũnyitana na kĩrĩndĩ kĩrĩa arahunjĩria kũnyitana nao, na njĩra ya atĩ nĩekũhota gũkinyĩrĩria kiugo na njĩra ĩrĩa yendekete kana na njĩra o mũndũ ekũnyita.

Tũgĩkũra kana ngĩkũra itũra-inĩ rĩa Murang'a, itũra rĩa bara ĩmwe na ngĩkũra gũtiarĩ nginya thitima. Nairobi nĩ kũndũ ithuothe tweriragĩria gũka. Tweriragĩria gũka kwona nyũmba icio cia ngoroba ndaihu o mũndũ wanathiĩ onete kana mbathi icio ndaihu ciakuaga andũ kuma taũni cia Thĩka nginya Nairobi kana kuma Nairobi nginya o kũrĩa kũngĩ. Nĩ twakenagio mũno ni ng'ano cia ũrĩa andũ Nairobi maikaraga mitũrĩre yahanaga ta, ta ĩrĩ ya igũrũ na mĩciĩ ĩrĩa yarĩ na baba warutaga wĩra Nairobi agoka o wikendi, yahanaga ta mĩciĩ ya itonga gĩcagi. Nĩ tweriragĩria mũno gũka kwona taũni ĩno kũrĩa andũ mathũkũmaga na makainũkĩria ciana ciao mĩgate o wikendi. Kana makamarehera iratũ njerũ, kana makamarehera ona indo njerũ iria ithuĩ tũtangĩahotire kwona rĩrĩa twakũraga kũrĩa gĩcagi. Koguo manyũmba na mbathi nĩ kĩndũ nderirĩirie mũno gũka kwona Nairobi nĩ gũkorwo atĩ kũrĩa gĩcagi-inĩ itiakĩrĩ kuo. Mabara maya manene twaiguaga makĩganwo nĩ maũndũ mangĩ tweriragĩria mũno gũka kwona rĩrĩa tũgoka Nairobi.

Faith Kipyegon na Moraa nĩ mamũkĩrĩte moguni maingĩ kuma mahotane mathako-inĩ mao. Moguni maya nĩ ta mbeca iria maheirwo nĩ thirikari. Faith Kipyegon akĩheyo ciringi mirioni ithano nĩ thirikari ya bũrũri, nake Moraa akĩheo ciringi mirioni igĩrĩ nĩ thirikari ya kaũntĩ ya Nyamira kũrĩa aumĩte. Tũgacoka tũkona atĩ othe erĩ nĩo marambũrũkia bendera cia Nike na Adidas, harĩa Faith Kipyegon ararĩhwo gũteng'era na nguo na iratũ cia Nike o mwaka. Nake Moraa akarĩhwo nĩ Adidas gwĩkĩra nguo ciao na iratũ ciao mahenya-inĩ make marĩa maroka. Tũgacoka tũkona atĩ nĩ mararĩhwo thutha wa ũhotani wake, na mũno mũno Faith Kipyegon nĩ arĩhirwo ciringi mirioni ikũmi nĩ gũbunja rekondi ya ihenya rĩa mita ngiri ĩmwe na magana matano. Na Moraa nake akĩrĩhwo ciringi mirioni mũgwanja thutha wa gũkĩhotana ihenya rĩrĩa rĩake rĩa mita magana manana.

Atongoria a makanitha nĩo makoragwo me mũthingi wa ũtongoria wothe bũrũri inĩ ũrĩkũ atongoria a makanitha bũrũri inĩ wa Kenya nĩ mahetwo jukumu ya kũnyitanĩra na thirikari mĩbango inĩ yao ya ũthii wa na mbele na gũthomithia mũingĩ ũhoro inĩ wĩgiĩ ĩno na mũndũ maya ma ũthii wa na mbere. No kũrĩ o ũgũo atongoria o aya nĩ mahetwo kana nĩ manetwo itemi rĩa kũrũta thirikari mahĩtia rĩrĩa thirikari ĩreka mũndũ maria ma mara maraĩna watho na ĩno nĩ mbica yonekanĩte mũno mũno na kanitha wa Agrican bũrũri inĩ ũkĩrũta mũtongoria wa bũrũrĩ mahĩtia ma ũnyitani mĩgwate na ũragani ũtarĩ ũtarĩ kĩwatho inĩ wa i mwana cia rika inini.

Moritũ marĩa maragererwo nĩ akombithia njĩra ya intaneti, ũmwe wamo, nĩ atĩ nĩgũkoragwo na andũ aingĩ maremagĩrĩrwo nĩ kũrĩha mathiirĩ mao, na angĩ makarega kũrĩha mathiirĩ mao ĩgagĩcũngĩrĩria akombithia aya gũkorwo makĩandĩkithia hathara nene, ũritũ ũngĩ nĩ atĩ nĩgũkoragwo na mawatho manene mekĩrĩirwo nĩ bengi nene ya Kenya nĩyo CBK, kũrĩ akombithia aya gũkĩgeria kũgitĩra mũkombi kũrĩ ũtũmĩrwo mũũru nĩ akombithia aya, moritũ mangĩ nĩ atĩ nĩgũkoragwo na ũkora kana fraud na identity theft, ũyũ nĩ ũici na ũtũmĩri wa ibandĩ ciene kuoya marũni kũrĩa gũcokaga gũgacũngĩrĩria hathara nene, nĩ gũkorwo atĩ aici aya maticokaga kũrĩha mathiirĩ mao. Bũrũri ũyũ nĩũkoragwo ũkĩgerera mahinda maritũ na gũkũ gũgakorwo gũgĩcũngĩrĩra atĩ andũ aingĩ nĩmekũremererwo nĩ kũrĩha mathiirĩ mao na gũcũngĩrĩria kambuni ici kwandĩkithia hathara. Moritũ mangĩ nĩ atĩ, nĩgũkoragwo na ũcindani mũnene ũheani-inĩ wa wa marũni, nĩ atĩ kambuni nĩ nyingĩ, gũkĩrĩ na kambuni makĩria ya mĩrongo ĩtano bũrũri-inĩ.